Mbui mag tudruok tiyo kaka yore mag oro weche manyien, weche mag siasa, chenro mag sirikal kod weche mag oganda. Oboke mag mbui miyo ji kod riwruoge teko mar loso chenro mag kwedo kwayo kod timbe mag oganda, choko siro ne gik ma theko kaka ng'anyo mag piny. Medo kwan jogo madhi goyo ombulu kokalo kuom paro kod kampen. Mboche kaka twita, facebook kod redit chiwo thuolo ni yawo mbaka ewi weche mag oganda, paro ma opogore opogore kuom chike mag sirkal, keto jotelo mag piny obed gi ting' kokalo kuom nenore. Sirkal mang'eny kod jotelo sani tiyo kod mbui mag tudruok mondo giwachie kachiel gi oganda gitim nonro kendo gichok paro. Pek mag mbui mag tudruok en weche maok adier kod weche mamiriambo nyalo wuondo oganda . Tiyo gi ng'ato eyor mbui nyalo geng'o ji bedo gi ng'iyo ahinya ekind joma nigi pek .

Sirikande loso mbui kaka eCitizen mar Kenya mani gi gana gi gana mag mbui e kamoro achiel mamiyo obedo mayot ni jopinyno e yudo weche. Sirkande moko keto e tich chenro mag nyalo mag yudo gik moko e yor dijitol mondo ginen ni jiduto nyalo yudo gik moko e yor mbui kaka chik mar Kenya mar yudo gik moko e yor mbui madwaro ni ji obed gi gik moko kaka gik ma ng'ato nyalo ng'eyo kod gik ma ng'ato nyalo mulo. Giketo gik moko manyalo konyo joma nigi nyalo moriwo nyakla gik misomo e screen, chike ma itiyogo gi duol kod yore moko mag ng'eyo kama gidhiye. Program kaka chenro mar tudruok mar jiduto e piny Kenya nigi gombo mar miyo weche mag sirikal obed mayot nijiodak duto nyaka joma nigi nyalo. Sirkande mokoketo pesa epuonjo jodak mondo giti kod yore mag mbui eyoo makare mondo gibed gi thuolo maromre mar yudo kony mag mbui.

Chike mag ICT ma ondiki nyalo neno ni skul mantie e kor gweng' yudo gige tich mag mbui. Somo e mbui kod puonj mag jopuonj. Jopuonjre ni gi thuolo maromre mar yudo somo ma nigi rang'iny ma malo ka ok ong' kama gintie. Program mag ICT nyalo miyo puonjo mag thieth mabor kokalo kuom simo mar video kata program mag mbui ma en gima duong' ahinya ne gwenge ma onge yore mag thieth. ICT ma piny owacho ogolo chik nyalo yiene jodak mag gweng' e yudo huduma mag sirkal e mbui. Kaka oboke mag ndiko osuru. Chiwo kony ne pesa mag internet kod chiwo gige tich ma nengo gi ok tek nyalomiyo gige tich mag digitol obed mayot ne oganda ma ok yud kony mowinjore. Program machiwo internet manono kata ma oting'o pesa matin ne skul, kuonde thieth kod ohala matindo nyalo kelo lokruok. Ka itiyo gi sirkal e mbui mano miyo jodak mag gweng' e yudo kony madwarore kaka thieth, somo, kod kony mar omuom eyor mbui maduoko piny dwaro mar wuotho kendo medo tiyo maber. Chenro makende maketo pachgi kuom miyo mon kod jomatindo teko kokalo kuom ICT nyalo konyo e tieko pogruok mantie e kind chuo gi mon koda anyuola e yudo yore mag digitol.

Inyalo yudo paro, rieko, kod rieko manigi nengo kuom jowetegi ma konyo e dongruok mar ng'ato ka ng'ato kod mar tich. Oganda madongo maber chiwo kony mar chuny, pesa, kod yore mag timo gik moko ma konyo ng'ato ka ng'ato mondo olo pek. Loch kelo mwandu machien, riwruok kod thuolo makonyo jokanyo duto. Oganda ma orit maber nyalo kelo lokruok manigi tich. Bed ni e weche mag ohala, weche mag oganda, kata weche mag loch. Bedo e kind ji manigi gik magidwaro timo jiwo bedo gi kinda kendo bedo gi ng'eyo e chopo gik ma ng'ato ka ng'ato dwaro kod majiduto dwaro. Bedo e aluora manigi loch kendo manigi gik magidwaro timo konyo mondo gidong mapiyo. ibed gi teko, kendo ibed gi geno. Ka ibedo gi geno, rieko, kod puonj ma oumo wiyi.

Yier yor ohala mari. Yier ka be ohala mari biro bedo oganda manigi mwandu kende, riwruok, koso kambi manigi ting' matin. Mano mulo osuru ma ibiro chulo, gigo ma ibiro chulo, kod oboke ma ibiro chulo. Ariyo. Yier nying mar ohala. Ng'e ni nyingi en nying makende kendo okosetiyogo. Ndik nyingi mar ohala e ofis mar karan mar kaunti. Adek. Rang dwaro mag kambi. Lim kata tudri gi ofis mar karan mar kaunti kata ofis mar chiwo oboke mag ohala e aluora mari mond ifweny gik madwarore gadieri mondo ondik nyingi mar ohala. Idwar form mag oro kwayo kod weche mag chudo. Ang'wen. Or oboke mar nyiso ni in ng'a. Form mag oro kwayo kendo chulo usuro mar oro kwayo. Abich. Kwayo oboke mar ohala mar kaunti. Auchiel. Yud oboke madwarore kaluwore gi tich ma itiyo. Inyalo dwaro oboke mag thieth, obeke mag kedo, kata keto kuonde mopogore opogore. Oboke mag arita mar mach. Abiryo. Ndikri mondo ichul osuru. Kwa oboke mar usuru mar ohala ma kamago. Aboro. Chulo chudo moro amora mowinjore. Gigi opogore opogore ka luwore gi kaunti kod kit ohala. Chiwo nyalo bedo ma ng'ato chulo achiel kata higa ka higa.